Poishoni ko kolset ap ngwek ap sukuma. Ak kopa kamanut missing' amu tareti piik konyor amitwogik ap kila ak kotareti kora piik chemung'arainik, che imuchi koalda asikonyor melekwak chepa kila kopate lasima kerip komye eng' imbar sikopit rurutik che kararanen.

Poishoni ko kapisishetap minutik en imbar missing' ko ya kemei, ya mami ropta. Mashinini kepaishe kepirtae peek kopa mbar konekitit asikopit kipis eng' chakchinet ak eng raisi. Makat komi chito age komasin siko pisi yandugul kopire chito en komasi.

Pichaini koparu chepyoso ne mitej komiriri kapungunyi. Ako kapungunit ko tagu kole kokoip timdo, kokoyam kesember. Mitei ndisinik ak minutik alak eng' kapungunitok. Suppose kesemberchi ak kesut mbranitak asikopit ko kararanitu minutik ak rurutik.

Pichaini koparu matundek che terchin kou nyanyek ak matundek alak. Tagu kora kole mitei maaik en yutok akopa kamanut matundechutok en porto am tareti eng' teksetap porto ak kotareti kora kokirinda mianwagik eng' poto.

Kimnatet ao oandek che kikese ko makoi konamgei ak pandek che kokimin amun pate keteschi keturek ak kteschi mbolea eng' kolset i, ak kotegemeane kora ripsetap pandek si kopit rurutik che kararnen. Ngerip komye pandechotok ak kesemberchi komye eng' sait ne makat ko pitu rurutik che kararanen missing' che makergei ak chu kiche chu kikikole.

Poishoni ko konoret ap amitwogik ap tuga che kikure silage. Ako eng' konoranitok imakchinigei takalkalit ne tui kou ye kakiarorunda en pichaini ak imakchinigei kora kipaitinik che ingen komye ole kiyaitai poishonitok. Imakchinigei mukombet kora ne iwasawase am ituche igeke ngot ko kokoyam kewas. Tagalkalinitok ko makata kerip ak keker kole matkoundur murek amu ngot koundur murek ko makoi kopit silage che kararanen. Imuchi kosertagei.

Pichaini kotaku kou ni siret ap mauek yutayu ole kialdaen ak keale mauek. Tagu komiten piik che eng' yutok che ale ak koaldai mauek. Miten mauek che kararanen missing'che terchin. Pa kamanut missing' eng' kapatik ap mauek amu poishonitok kotindai melekta ne oo missing' eng' kapatik. Amu ale piik che chang' mauek eng' sironitok.

Pichaini koparu pandek che kararanen missing' che tagu kole kokikese eng' imbar. Kararqn missing' poishoni amu poishonitok ko tareti piil konyor amitwogikwak amu pichuton kotegemeane kimyet ako tareti kora chemung'arainik che imuchi koalda si kopit konyor melekwek che imuchi kotese tai en poishonitok.

Pichaini koparu maembek che kararanen missing' che tagu kole kiyai komye en imbar. En korenyu poishoni kepute maembek en imbar ye kakorurya komye tetia kema komye kou ge kakipar en pichaini. Tetia kopwane lorishek tatiam nyu ko al kopun kapatik en imbar. Piik alak komuchi koip kopa siro ipkoaldachigei ichegei. Poishoni ko konu chepkondok che chag' missing' eng' kapatik ako tareti icheget missing' eng' melekwekwak.

Ndager poishoni apwati supuuk che anyinyen missing' che samakiat che punu komastap Kisumu. Poishoni ko pa kamanut missing' eng' mama mboga ak piik che aldai amu chame piik missing' samakinik ako anyinyen missing' notok koyae koalda missing'. Pa kamanut missing' kora amu mwaat kole teche porto ako ngoam chito kila kotinye akilit ne oo.

Piachaini kparu karit ap pick up ne mining' ne lae tuguk che nyikisen kosir kiloishek ap karinotok. Notok ko mile piich missing' amu tese tai chito ko tukondai tuguk parqk yun ako kere kole kakonyi. Kiit age ne mile piich eng' yutok ko ole ipkowetitai karinitok ye kait ole kachorkokta anan ko ole mlimet, ole imuchi kowirta karinitok.

Pichaini koparu piik che teche samakini kopaishe melishek ako paishe netishek. Ako tagu kole kakotech samakinik che chang' missing' icheget. Tagu kole pa kamanut poishonitok missing' amu tareti piik konyor poishet ne yae ak konyor melekwekwak chepo kila. Amu ripset ap samakinik ko muchi kealda ak komucji kokon melekwek che chang' missing' ako amu ale piik che chang'.

Pichaini koparu tegik sp sakiminik che paishe melit ak kopaishe netit eng tekishanoton. Tagu kole kakotech pik samakinik che chang' missing' kiit nepa kamanut amu kakonyor poishet korok ne yae ak konyoru melekta eng' aldaishet ap kiakichutok.

Pichaini koparu kolset ap ngwek ap sukuma. Ako tagu kora kole kakikol sukuma ichutok eng' lainwek che kararanen missing'. Tagu kora kole kipisi ngwechutok amu imuchi ko kemei eng' komasatak eng' inguni. Eng' korenyun kemine en lainda kou nitani ak kechop lainwek che imuchi kopun peek si korip matkotolso peechotok eng' ngwek. Poishonik ko suppose keyai karon ko toma korarak asista ak koskeleny ko kakorarakta asista.

Apwati ayae poishoni kapisa komye en kowenyun ole kinye. Ako kiinyumnyumi poishet kapisa eichutok amu kitareti kopat imbaret ak kokere lainwek che imuchi kekol minutik. Pa kamanut kepaishe eik missing' amu maimuchi kopatis inegei kpate imuchi kora kola tuguk kopun imbar kopa gaa ye kait kesishet ap tuguchotok. Eng' poishoni ko makat komitei piik aeng'u asiko kweriei piik aeng'u asikokweriei chito agenge eeik ak kotarchin mukombet oret age asikopit kokon lainwek che kararanen missing'.

Piik cha mitandai mbarotinwek che echen anan ya matindai chito mbaret ne oo, komuchi kochop mbaret kou nitani asikopit koyam minutik. Tareti kora chopet kou nitani matkoip peek ng'unng'unyek.